Mae en olemo ma ipidho e mier, kendo olemoni kata nyithindo ohere, okelo remo e del omedo remo mang'eny e dendwa. Olemoni iluongo ni onunga. Onunga mit, onyalo yudore e delni kata mana kama bungu nitiere to ng'enyji pidhe kaka flower tiyudo ka oti kendo onyago olemo ma ji chamo.

Mae puodho ma ipuro kendo opidhe kothe mopogore. Aneno kopidh budho mar nyamsungu ma iluongo ni butternut. Butternut ni ober kendo beche be ni malo, koro ne jopur mapure yudo ohala moloyo. Butternut ni watiyo kode kuom tedo kata mandas, watiyo kode kuom nyithindo makoro eka puonjre chako chiemo (weaning) bende chame, butternut ni iyudo ka bedo transported e pinje mopogore opogore kendo beche ni malo kabisa. Iboyudo ni butternut ni achiel iuso achiel siling' mia achiel kata mia achiel gi pier abich.

Gigo ma ibiro dwaro kae ibrodwaro puodho, ibrodwaro kodhi kaachiel gi pi mondo ibedgodo machiegni. Kiseyudo mago to inyalo chako pidho hoho kendo pesa be nyaka ibedgodo nikech seche midwachako timo farming nyakibedgi pesa moromo ma inya nyieogodo yath migoyo e pith mari inyalo bedo gi pesa minyalo chulo joma doyoni kaachiel gi joma kata ng'iyoni ang'iya puodho joma bro onjonega pith mari pi.

Tijni kotime to okelo pesa, to kendo en gima konyo nyaka e del. Inyalo ti kode kiloso salad to kendo jokmoko tiyo kode kuom wito kilo. Kinde ka kinde ng'ama dwa wito kilone obroga chamo cucumber obro blend e kata onyalo loso kode salad. Tiyudo ka cucumber be beche tek to koro ng'amopidhe bende bro yudo ber nikech obroyudo pesa maber moloyo.

Mae kuma pesa mar sirikal mamalo betye kendo wuokye kipogone sirikal mag gwenge; counties ka itimogodo budgeting maggi. Kendo kuno ema inyalo wachie ni to pesa adi malwar e gwengewa to ka pesa ochopo e gwengewa ting'iyo ni itimogo ang'o gang'o gang'o gang'o.

Kaneno nyingni to ang'e ni an e pinje mag wakalenjin, kendo mae en achiel kuom nyinggi. Ma koro nyisi ni isewuok kumaneintie isechopo e gwenge maggi. Oloitoktok en gweng' jokalenjin kendo kae en kama asere koro gerie moloyo.

Eh gini thoro yudore e alworawa kendo iyude e hospitende. En gima itiyogodo king'iyo presha mari kapo ni idhi osuptal kituo. Kendo iyude e osuptende mag ji giwegi kata mag sirikal. Iboyudo ka osuptende ma e gwenge kaka dispensaries moko to onge kode, gibrotiyogi manyachon to mae en manyasani mokithagri ng'eyo gik mang'eny.

Ber mawayudo ka waketo ne dhogwa kata jambwa namba, en ni kolal to yot mondo ng'ato ofweny ni dher jokang'ane manga ngi namba makama kata e gwenge makamagi ema jamnigi niga gi nembni machalo kama. Okonyo miyo ka chiayo ni olal tokonyal lal ahinya ng'ato biro ng'iyo kata ng'ato nyalo trace namba manitiere kanyono endo.

Kinde nyasi mag liel, oganda jo kikuyu chakre jodongo, mine, nyithindo, ojende duto te ne giyudo thuolo makende mar yuago ng'atgi mothono. To oganda jokikuyu bende ne nitiere misengni manegitimo ka ne ng'ato otho. Kinde ka kinde iyudo ka onge magiweyo kata achiel gisiko ka gitimo gikgi go eko maonge magiweyo oko. Sama gitimo mano, ng'iso ni gimiyo ng'atgi monindono luor, kendo gitemo ng'isoji kaka e gweng'gi kata e kindgi wakikuyu gitimoga seche ma ng'ato onindo.

Ole Saitoti ne en jamaasai manonyuol kenya, kendo ne entiere e party mar wiper. Ole Saitotini ne en warrior mar maasai kendo nonyuole e piny mar Narok kocha. Ole Saitotini ne en warrior to kendo ne en nyaka author matiende ni nondiko nyaka buge. Nowuok e piny mar Kenya kodhi e pinje mag Amerka mar mondo omi odhi omed tiegore yor somo.

Timo farming en gimaber nikech japur iboyudo ni nigi pesa mohingo ng'ama ondiki mayudo msache giko dwe ka giko dwe. Japur kopuro maber motimo harvest ,oboyudo pesa ma nimalo ,kendo atane bro bedo malo moloyo, mohingo ng'ata ng'ata ma ondiki. Koro emomiyo an pur aneno kaber na . challenges monyalo bedogo en mana ni samoro gik mipidho nyalo tho kata tuwo nyalo mako, to be kionge pesa michakogo pur, to ok inyal nyalo.

Mae en olemo kendo ipidhe to olemoni kidwachame to nyaka igole e puodho kata e chiro kaponi in ng'ama nyiewe. Ibiro kode tilwoke, kiselwoke tibaro iye to ka in ng'ama nyalo chamo nyaka toke tichamo to ober omit chamo iye kendo en olemo makelo vitamins e del.

En kaka yo mikelo ngima maber e dendwa. En olemo maber kendo kopidhe, to okelo nutrients maber e lowo. Kendo kata seche mopidheno, kobedo harvested to omiyo cost of living dok piny ne jo manie gwengego. Kendo oganda manie gwengego yudo pesa.

Mae en iluongo ni ochok, ochok iyudo kuonde ma otimo bunge to ranyisi makoro waneno kani en ni ochogni ngimane koro rumo, en gima two. Gimomiyo otwo nikech itudo ka koro diere ma chieng' rieny to ochok nyalo two kendo kata mana yude okinyal yude to kiyudo ochok tiyudo ma ngimane oknimaber. Mae ochok kendo nyaka kothe be otwo nyaka ite bende two.

Mae en tuwo modonjo e fruit mopidhi ni, kendo oketho ma ok inyal yudo ka i pith ni endi, iye ngima. Iboyudo ka iye otop kata iye nigi tuoche tuoche. To gimomiyo ma timore, inyalo yudo ni koth nyalo bet ni ng'eny kata kudni nyalo bedo ni ochwoye. Matiende ni samoro pok ogonegi yath for a period of time.

En kod nengo nikech sama opure to iyudo ka dhano ok bed kech ahinya kendo okelo yuto maber e gwenge magwa. Iyudo ka sama ikaye, to pesa ji yudo kendo ji nyalo nyiewogo gik mopogore opogore. Iboyudo ka money circulate e gwenge magwa, kendo chiemo ji ok nyal koso.

Ka idwa kuongo yawo akaont mar brokerage kod Nairobi Security Exchange, ikwongi iyawo akaont gi jomiluongo ni Central Desipotory System (CDS) akaont. Kokadho kuom ajent margi, miluongo ni central desipotory agent ma en broka margi. Kanyo ibrodwaro a kopi mar id, paspot mari, kod sativiket mar kampani mitiyogodo no.

Blokchein en oriwo oganda mag piny ngima kuom omenda kendo giyot mar bedo gi efficiency kendo en affordable kendo onyalo bedo accessible sa asaya midware gi sama owinjore. En gima inyalo dhing'iyo balans mari tiyudo instantly seche midwareno.

NSSF ful meaning mare en national social security fund. En pesa ma social benefits ne jotije yudo kaachiel gi jomondiki kaachiel gi ng'amondiko kendo ntiere atamalo ma ng'ato ka ng'ato golo kuom ng'amondiki gi ng'amondiko ondiko ng'ato tich mar msara mare. Bang'e to itiyo kode, bang'e to ng'ato broyudo benefits mage kaka iboyudo retirement benefits magi, surviver gi mamoko.